Mbeca nini cia SMEs kana mbiacara nini nĩ mbeca ta mbeca cia kwambĩrĩria, mbeca cia gũtwarithia na mbere biacara na mbeca cia gũkũria mbiacara. Na mbeca ici marutaga kuuma iria maigĩte, mbeca iria mehonokeirie. Wa kerĩ marutaga kuuma baita ya wĩra ucio. Wagatatũ marutaga mbeca icio kuuma kũheo rũni, na kana onjorithia ta bamĩrĩ na arata.

Aya nĩ agendi kuma bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, aah, na mathiĩte kũndũ gũkũ kuona nyamũ cia gĩthaka ta mĩrũthi, njogu, aah, nĩũndũ wonekete mũno andũ a a Kenya nĩmarahĩmbĩria ũgendi bũrũri-inĩ wao, na ũndũ ũyũ nĩ ũrakũria ũgendi bũrũri-inĩ.

Ĩno nĩ ceki, na ceki mũndũ agĩrĩirwo kũrora tarĩki iyo wa mbere. Wa keri, nĩ ceki ya kuuma bengi ĩrĩkũ. Wa gatatũ, nĩ mbeca, he mbeca ũtangĩheyo na ceki. Bengi ndĩngĩkũhe kĩmanjĩka kĩu kĩa mbeca, koguo nĩ wagĩrĩirwo kũrora mbeca icio nĩ cigana, kana bengi no ĩkũne. Ũndũ wa gatatũ, nĩ kũmenya kĩmanjĩka, nĩ kũmenya akaunti, namba ya akaunti ya kũrĩa, ya mũndũ ũrĩa akwandĩkĩire mbeca, na ũkarora rĩtwa rĩaku, kana andĩkĩte rĩtwa rĩaku ceki-inĩ ĩyo.

Ngwĩciria mũtumia ũyũ ndarĩ na gwagũĩkara nĩ ũndũ wa mũihũro wa maaĩ. Mĩihũro ya maaĩ yũkaga rĩrĩa gwakorwo na mbura nene. Mbura iyo hihi ĩkarehe watũkangu wa thĩ. Kũoguo ngwĩciria nĩ kĩndũ kĩrĩa, tondũ ndĩrona mahiga maingĩ. Kũoguo ngwĩciria ũndũ ũcio nĩguo wahanĩkĩire mũtumia ũyũ akĩaga gwa gũikara.

Mbica ĩno ĩronania honge ya, ĩrĩa ĩramataga ndũrĩrĩ cia gĩbũrũri mĩario ya ateti na ĩkamenereria wagi wa thayũ kana mĩario mĩũru kumana na ndũrĩrĩ, kana hihi kũringana na ndũrĩrĩ na mĩario ya gĩkabira na mĩario mĩũru. Na makoragwo na honge ciao bũrũri-inĩ wothe nĩ makoragwo na honge Nairobi, Naikuru na Gĩthumo.

Tũigaga mbeca mĩthemba mĩingĩ, wa mbere tũigaga mbeca cia gũkorwo na mĩbango ya hi na hi, ĩrĩa tũkorwo tuge nĩ thibitarĩ kana mũndũ gũkua nĩ tũigaga mbeca icio. Ũndũ wa kerĩ nĩ tũigaga mbeca cia kuonjorithia hihi cia kũgura kamugũnda, kana cia kuongerera mbiacara. Ũndũ ũngĩ nĩ tũigaga mbeca cia kũhũthĩra o mũthenya o mũthenya mĩtũrĩre-inĩ itũ.

Wuikia wa kura nĩ ũndũ wĩ bata mũno tondũ nĩguo ũrehaga atongoria. Wĩikia wa kura nĩguo ũtũmaga tũkorwo na atongoria, bũrũri-inĩ wothe ona gĩcigo bunge ona kaũntĩ- ini itũ kuoguo twaikia kura kũrĩ mũtongoria mwega nĩtũhotaga gũthiĩ na mbere ta bũrũri ta gĩcigo mbunge, ta wandi ta kaũnti no twaikĩria andũ arĩa maratũhe mbeca kana twarora mbeca ciao na twaga kũrora ũtongoria wao nĩtũhotaga gũkorũo na thĩna mũnene mũno.

Mbica ĩno ĩronania mũrĩmi wĩgatũ ũrĩa ũrahũthĩra kĩndũ gĩkĩ twĩtaga rĩki. Na rĩki nĩ ĩhũthikaga mũno nĩ ũndũ wa gũcokanĩrĩria mahuti marĩa momũ mũgũndainĩ. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ rĩki nĩ ĩhũthĩkaga nĩ getha kũgeria kũiganania tĩĩri mũgũndainĩ. Ũndũ ũngĩ rĩki ĩkagarĩ, nĩ ĩteithagĩrĩria kũhurunja kana kũgeria kũhurunja thumu mũgũndainĩ.

Ũteng'eri wa mahenya nĩ ũndũ wĩ bata mũno. Tondũ wambere, nĩ ũteithagia gũcanga mbeca na njĩra ya kũgũra, hihi kana ateng'eri makagũra cati cia gwĩkĩra hĩndĩ ĩrĩa marateng'era, nĩ getha gũteithĩrĩria arũaru ta arũaru a kanca kana hihi mũrimũ wa kũhaica thakame kana cukari. Ũndũ ũngĩ, gũteng'era gwi bata tondũ nĩ kũrehaga mawĩra ma andũ ta arĩa marabundithia ateng'eri. Ateng'eri o enyewe magethondekera mĩeke ya mawĩra. Ũndũ ungĩ gũteng'era nĩ kũrateithia meciria, meciria magakorwo me mega.

Rita rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ ndarĩ mũrutwo wa cekondarĩ, harĩa twahandire mĩtĩ. Twahandire mĩtĩ na arĩ twathomaga nao, na ũndũ wa mbere twambire kũmenya nĩ mũtĩ ũrĩkũ tũngĩhota kuhanda handũinĩ ta haha nĩ ũndũ, kana harĩa hena rĩera ta rĩrĩ. Kũguo twambire kũmenya ũndũ ũcio, nĩ getha tũcagũre mũtĩ mwega ũrĩa wagĩrĩire. Ũndũ wa kerĩ, tũkĩenja irima. Twamenya mũtĩ ũrĩa turahanda rĩ, nĩ twenjire irima, tũgĩcoka tũgĩkĩra thumu na tũkĩhanda mũtĩ na tũkĩũitĩrĩria maaĩ.

Ovacado ĩthondekagwo na njĩra ya kũhanda mĩtĩ mũgũnda-inĩ, na ũndũ ũyũ ndĩtũrona nĩ ũhĩmbĩirio mũno tondũ rĩu ovacado cirendio nja wa bũrũri. Itunda rĩrĩ rĩrendio nja wa bũrũri na mbeca njega koguo arĩmi aingĩ nĩmahandĩte mĩtĩ ĩno ya ovacado nĩgetha ĩmahe matunda maya. Na nĩũndũ tuonete ũrahĩmbĩrio mũno na nĩũndũ wĩna mbeca njega.

Mbica ĩno ndĩreciria ngaari ĩno yacinirwo hĩndĩ ĩrĩa kaingĩ tuonaga ũndũ ũyũ hĩndĩ ya mĩrurungano. Na nĩguo hihi yahotire gũcinwo na ona nĩtuonaga rĩngĩ kwĩna ũthukangĩa wa ĩndo rĩrĩa kwĩna ona mĩrurungano ĩno.

Ndona ũũ ndĩreciria ici nĩ honge cia gĩthirikari tondũ nĩ tũrona thirikari ya kauntĩ ta kauntĩ ya Nyĩrĩ mbica-inĩ ĩno na honge ingĩ cia gĩthirikari.

Mbica ĩno ĩronania atumia, aah atumia hamwe na athuri, hihi makĩgeria kuonania atumia onao no makorwo thĩiniĩ wa wĩra ũyũ wa tekinoronjĩ, na atumia nĩ makoretwo makĩgerera mathĩna-inĩ, mathĩna mũno, tondũ nĩ ũgokora kambuni imwe citiramoya na ũritũ ta athuri, na hihi rĩmwe makarega kũmoya kana makarega kũmahe wĩra tondũ nĩ atumia na ũndũ ũngĩ makarega kũmarĩha wega, tondũ nĩmarona hihi nĩ atumia, no nĩ tuonete mogarũrũku, atumia nĩmarandĩkwo, nĩmararĩhwo wega, na mũtumia ũmwe warĩ kambuni-inĩ, wĩ gatũũ gũkorwo wĩra-inĩ ũyũ wa tekinoronjĩ nĩ mũtumia wĩtagwo Sherril ũrĩa warĩ CEO wa Meta.

Meciria-inĩ makwa ndona ũũ ndĩreciria nĩ kambuni ya ũkui, kana kambuni hihi ya, wendia wa indo ta Copia, harĩa andũ metagia indo, thimũinĩ kũhũthĩra apu yao, ũgetia indo thimũ-inĩ, nokareherwo o gwaku mũciĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũkĩhĩmbĩrio na njĩra nene koguo nĩ wĩra woereirwo na ũritũ.

aah Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, wendia wa mbaũ nĩ ũndũ wa bata mũno, na nĩ ũrĩ onjoria aingĩ a rũrĩrĩ rwitũ, na mbaũ nĩ cihũthĩkaga gwaka nyũmba, nĩ cihũthĩkaga thĩiniĩ wa waki wa nyũmba, nĩ cihũthĩkaga gũthondeka indo ta hihi ndiroo, nĩ cihũthĩkaga mũno, na mbiacara ĩno ĩna mbeca njega, aah ona rĩngĩ kaingĩ mwendia wa mbaũ no we wendagia mura, koguo tuge nĩ mbiacara ĩna baita mũno.

Ngwĩciria ĩno nĩ mbica yoetwo hau mĩaka-inĩ ya kabere, harĩa wabataragwo gũthiĩ handũ, nĩgetha ũhote kũruta mbia na kwamũkĩra mbia thimũ-inĩ, na nĩ ũndũ rĩu ũcenjetie na gĩkĩro kĩnene, tondũ to mũhaka ũrute mbia nĩgetha ũhote gũcihũthĩra, no hau gabere nĩ wabataraga gũciruta, nĩgetha ũhote kũhũthĩra.

Nĩ getha kwamũkĩra marũa ma ũtwarithia wa ngari, wa mbere, ũrabatara gũkorwo ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana, wa kerĩ, ũkorwo na gĩbandĩ, wa gatatũ, ũkorwo na PIN yaku ya KRA.Ũndũ ũngĩ ũrabatara kũingĩra thĩiniĩ wa rũrenda rwa eCitizen, ũthiĩ NTSA, ũcoke wĩihũrie bomu nĩ getha wamũkĩre license yaku ya ũtwarithia wa ngari.

Ndĩreciria gaka nĩ gabũri, ĩno nĩ mbũrĩ, aah nĩ mbũri ĩciarĩtwo ĩna thikũ nini. Na ũrĩa tũwĩ mbũri nĩ ciciaranaga mũno na kahinda kanini, mbũri ĩciaraga, he mwaka no ĩciare maita matatũ, na mbũri nĩ ikũraga wega mũno na citibataraga kũrorwo mũno, cirabatara o tũirio tũnini na citibataraga maũndũ maingĩ koguo nĩ njega.

Nĩgetha ũhote gũitĩrĩria mũgũnda maĩ, wambere ũrabatara gũkorwo na handũ ũratahii maĩ, kana handũ ũraruta maĩ maku, kna nĩ rũĩ, kana nĩ itangi, o handũ o hothe koguo ũrabatara wambere handũ ũratahia maĩ, ũndũ ũngĩ ũrabatara kũmenya mĩmera yaku yendaga maĩ mũigana wũigana atĩa, tondũ mĩmera ĩmwe wamĩitĩrĩria maĩ maingĩ nĩ gũbutha ĩbuthaga, na waga kũmĩitĩrĩria ĩkoma koguo nĩ ũrabatara kũmenya mũmera ũyũ rĩ, hihi ũrabatara maĩ maigana atĩa.

Tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie gũteithia kwandĩkithia andũ ithurano-inĩ, na macini ĩrĩa ĩhũthĩka bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya ĩtagwo biometric voter registration harĩa mũndũ ekagĩra irore ciake, gĩbandĩ gĩake na mbica, cigacoka cigekĩrwo macini-inĩ, macini ĩno nĩ ĩkuĩkaga, ti macini nditũ no ĩkuĩke kuuma handũ hamwe nginya handũ hangĩ, na ũndũ ũngĩ macini ĩno nĩ ĩgiragĩrĩria andũ kwĩyandĩkithia maita merĩ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere, ũyũ nĩ mũteti wa bũrũri ũmwe wa Africa na nĩ mũteti wĩ gatũ na andũ mokĩte, hihi ena kĩama gĩake na andũ mokĩte nĩ getha kũmuonia nĩ mamũnyitĩte mbaru na njira nene nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩnene kĩrĩa gĩkuhĩrĩirie.

Maũndũ marĩa mangenia haha nĩ kuona ũthaki wa hockey bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, onokorwo ndũamũkĩrĩtwo na njĩra njega, no nĩ ĩthakagwo cukuru-inĩ iria nene bũrũri-inĩ ũyũ witũ, na ũthaki wa hockey nĩ kũrĩ ũhaki ũthaki ya hockey mbarabu-inĩ kana skate kĩhũthĩra skate inĩ ĩrĩa ĩtagwo skate hockey na ice hockey, no ĩno tũrona nĩ hockey kĩharo-inĩ ĩrĩa ĩtagwo field hockey, na hockey ĩkoragwo na athaki ikũmi na ĩmwe na ĩthakagwo ndagĩka mĩrongo ĩtatũ na ĩtano o kahinda o kahinda.

Kĩrĩa kĩangenia haha nĩ kuona atĩ ndawa ici nĩ bange na mũtaratara, nĩ bange na mũtaratara na cikaigwo handũ agũri mangĩciona, ĩĩ, na kana andũ arĩa marenda hihi kũria ciũria ciĩgiĩ ndawa ici, koguo kĩrĩa kĩangenia nĩ mũbango na gũkorwo nĩ cironekana wega.

Gĩkĩ nĩ gĩikaro kĩnene na gĩ gatũ gĩa KICC. Gĩkoragwo mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi harĩa kwĩ mĩcemanio mĩnene, ta mwaka -inĩ wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na ĩtatũ kwarĩ na mũcemanio wa African Summit harĩa tuonire gĩikaro gĩkĩ nĩ gĩathondekirwo rĩngĩ nĩ njeci cia bũrũri ũyũ witũ wa Kenya cia KDF, magĩthondeka rĩngĩ nĩgetha gĩkorwo gĩ gĩthaka.

Ndona ũũ ndĩreciria ũrĩthia wa nguruwe, ũrĩa woereirwo na njĩra njega bũrũri-inĩ ũyũ witũ a Kenya . Harĩ mwaka mũhĩtũku tũthondekete mirioni ikũmi na ithatũ, kumana na wendia na ũgũri wa ngũrũwe, bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Nĩtũrona makundi ta P.F.K marĩa, makundi marĩa maragũrĩra arĩmi ngũrũwe na njĩra njega kũguo ĩgateithia arĩmi kuona baita nene. Nĩtũrona kambuni nene ta Farmers Choice ah ĩgĩciria gũtwara nyama cia ngũrũwe na indo cia ngũrũwe nja wa bũrũri. Na ona nĩtũrona andũ magĩĩka kĩndũ gĩtagwo Value Addition magatiga kwendia ngũrũwe o ĩta ngũrũwe magathondeka indo ta Bacon, Sausage nĩgetha kuongerera baita.

Ndona ũũ ndĩreciria nĩ kahinda ga Corona, karĩa andũ marĩ na mũeke mũingĩ wa gũikara mũciĩ na hihi mabundithagio njĩra cia kũĩmathĩra ũboco wao kũhũthĩra intaneti na tekinoronjĩ matũra-inĩ.

Ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ na njĩra ya kwĩrorera, ingĩmwĩra ambe erorere, ũrĩa niĩ ndĩreka, nĩgetha ahote kũmenya na kuona ũrĩa ndĩreka, nĩgetha athiĩ erute, erute twĩ nake gwĩka ũndũ ũyũ, na kahinda gwa kahinda nĩ ekũhota kũmenya gwĩka ũndũ ũyũ.

Media Council of Kenya kana MCK, nĩ rũhonge rũrĩa rũramataga atangathi a mohoro na nyũmba cia mohoro, na ĩkarora hihi maũndũ marĩa andũ marageria mateta ma andũ ũhoro-inĩ wa nyũmba cia mohoro cia bũrũri-inĩ wa Kenya.

Ũũ nĩ ũhandi wa indo kũhũthĩra njĩra ya greenhouse, na nĩ ũndũ ũhĩmbĩirio mũno, tondũ nĩwonaga nyũmba-inĩ ĩno ya greenhouse, mũrĩmi nĩahotaga gũkũria irio mwaka-inĩ woothe aah mwaka-inĩ woothe, kana kwĩna mbura kana kwĩna riũa, irio no cikũraga. Ũndũ ũngi nĩĩrigagĩrĩria maĩ kũra. Ũndũ ũngi nĩĩrigagĩrĩria mĩmera gũkorwo na tũtambi kana mũrĩmi nĩahotaga kũramata mũgũnda na njĩra njega. Akaramata tũtambi, ũrugarĩ aah na nĩĩgitagĩrĩra mĩmera kuumana na mũiyũro wa maĩ kana rũhuho mĩmera ĩrĩa yendekithĩtio mũno, nĩ ta nyanya, nyanya na hoho.

Ũhei wa irio kũrĩ ng'ombe kana mahuti kana o na hay ng'ombe ciheagwo mahuti na hay kana irio cia mũtutu na njĩra ya gũciĩkĩrĩra mũharatĩ-inĩ harĩa cihotaga kũrĩa. He mĩharatĩ ĩthondekagwo ya thimiti na mahiga kana o na mĩharatĩ ya mbaũ ĩrĩa yahũthĩkaga hau kabere.

Wambere ũrabatara gũkorwo thĩinĩ wa cukuru ya gĩthirikari, wakerĩ ũrabatara gũkorwo na kĩbandĩ kana okorwo ndũkinyĩtie miaka ikũmi na ĩnana, ũkorwo na certificate yaku ya gũciarwo. Ũndũ ũngĩ ũrabatara gũkorwo na kĩbandĩ gĩaku kĩa mũciari kana okorwo nĩmakuire wonanie certificate ciao cia gũkua. Nĩũrabatara gũkorwo na pini ya K.R.A na ũkorwo na harĩa namba, ũkorwo na namba ya M-PESA harĩa mbeca cigatũmwo kana account ya bengi.

Ndona ũũ ndĩreciria nĩ mũndũ umĩte kuma rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na atũmĩtwo nĩ thirikari hihi gũthiĩ gũtarĩria ndũ mogwati ma mũrimũ ta Typhoid, Cholera, mĩciĩ kwa mĩciĩ nĩ getha mahote kũheana njanjo.

Ũndũ ũrĩa wangenia mbica-inĩ ĩno nĩ kuona mbũri ĩikarĩte ngari-inĩ na ũndũ ũyũ nĩ wangenia mũno na hihi ũyũ ti bũrũri wa Kenya, nĩ andũ a rũraya arĩa hihi mendete gũkorwo na nyamũ, nyamũ magaciga mĩciĩ-inĩ yao, magathiĩ nacio o handũ hothe mathiĩ.

um Ndona ũũ ndĩreciria nĩ rĩthiti ĩrĩa mũndũ aheagwo agũra indo supermarket -inĩ nene kana duka ici nene cia wholesale, nĩmaheanaga rĩthiti, na rĩthiti ĩno yonania nĩ kuma supermarket ya Chandarana bũrũri-inĩ aah kaũntĩ-inĩ, gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Nyali, kauntĩ-inĩ ya Mombatha, bũrũri-inĩ wa Kenya.

Ngwĩciria ũyũ nĩ mũiyũro wa maĩ, ũndũ ũyũ nĩ wonekaga kauntĩ-inĩ ta ya Gĩthumo kũrĩa iria rĩtuĩkaga kana marũĩ magatwĩka, maĩ mau magoka mĩciĩ-inĩ magakora andũ mĩciĩ-inĩ yao, makahata manyũmba, makahata indo ta ngũkũ, kana mbũri na ng'ombe.